Adiera pesa miyo piny luorore nikech ka ionge pesa, onge gi mainyalo timo be onge ng'a mabiro kata luori. To ineno ka jo ma nigi pesa jo madongo dongo ji oluorogi kendo kamora mora magidhie, iweyonegi kombe mbele gibet. Ji timonegi gi mora mora ma gidwaro. Nikech pesa ka in gi pesa, inyalo nyiewo go chiemo, inyalo chulo ji, inyalo chulo gimoramora ma idwaro. Koro pesa en gi ma nyaka ibed go e ngima ni.

Ndalo moro nawinjo ng'at moro kawacho niya, ni safaricom ema nokwongo golo yo mar oro pesa ka ok iti gi bengi, kendo ng'ama ne wacho ni ne en ng'ama nomor kabisa to nowacho ma koa loka, kendo nowacho ni koni jomadak lokagi gin ema apani gin ema gilony kabisa, ang'o miyo pok giyud yo mar timo kama, to ka Safaricom noyudo mano koro tinde kata joma oti kata joma okia weche mag bengi, jo moko somo maber pod nyalo oro pesa e simbegi ma gior ne ng'ato ma ng'ato kendo yudi kaka gin be ginyalo yudo pesa ka ok gitiyo gi bengi, nikech kidwa yudo bengi kata kidwa loso bengi mari, ochuno nyaka ibedgi gik mang'eny ma seche moko ji te onge godo. Aneno be ka bengi be tinde oyudo yo mar oro pesa gi simu ma kata ok ochuno nyaka idhi e bengi sa ka sa.

Goyo ombulu mar yiero joma dhi konyowa kaka jotelo en ratiro ng'ato ang'ata mosechopo higni apar gaboro manitie gombulu. Kendo joma oyier, tich magiyudo en tich malong'o ndi nikech mokwongo ichulogi maber, giyudo pesa maber kendo gibedo kaka jodongo manitie e alwora nikech gin ema koro girito tije ma jitimo, gin ema ging'iyo kaka ji odak, gin ema ging'iyo kaka ginyalo loso nderni, kaka ginyalo loso osiptande kata chiro kolil gin ema gioro ji, kendo kiyudo kata bedo jaod bura, iyudo pesa mang'eny to bende iyudo luor maber, kendo kitiyo tiji maber, kendo kigoyo ombulu kendo, kendo in ema ichako yieri.

An ahero pidho yien kendo adongo e dala ma yien opidh mang'eny, kendo babwa bende opidho yiende mang'eny. To aparo mokuongo mana ne atin kabisa ne en mokwongo manewadonjo e dalawa. koro Kila ng'ato ne pidho yiende maoboparogo chieng' no. Kendo mano mane mokwongo mane apdho yienda, to yienda no sani osedongo kaka anbe asedongo. Kendo omiyo ji tipo maber ka chieng' ng'eny kaka ka madake, e aluora na chieng' ng'eny koro ka chieng ng'eny kisechiemo saa abiriyo ti idhi bet e tie yien to iyueyo.

MCK en kanyakla mar jo matiyo tich mar fwambo gi keyo. Kendo tijgi en ng'iyo kaka jogo matimo tijno mar fwamb gimkeyo timo tijgi ka gitime kaka onego obedni otime, kendo ginbe magigolo oboke mar puonjo ji yoo mar timo tijno mar fwambo gi keyo, gigo monego ipar ka itimo tijno, gik monego kik itim, kaka samoro goyo picha mar nyithindo to keto ah suchgi, kata goyo picha mar jomohinyore, to keto pichnigo kamano. Kendo gin ema ginyiso ji kata gipuonjo ji yoo maber mar fwambo gi keyo mondo be kik iyud ah gik moko kaka ng'ato gi gi ma itimo nikech iketho samoro ratich ng'ato mondo moteri kata e od ng'ado bura koro gine ma gimiyo gigo te ok timre.

Nikech aluora joluo en kuonde maonge gode. Ndalo ma koth ochwe kata koth kochwe mang'eny, to pi onge kamaringo kadhie. Pi koro chung' kamoro achiel. Nikech be lowo mantie ka Joluo en lowo mar anyuong ' koro omako pi ahinya. Koro nadlo ma koth ochwe, pi kobiro mang'eny nyalo luoko udi ji ma dhi go ma koro ji onge kama gininde nyaka gimany gidhi kamoro. Pi ni bende kelo suna mang'eny. Koro ndalo ma koth ochwe en gi matek ahinya ne aluora mar joluo ka anyuola te mar joluo.

Jouso kata jo ohala matindo tindo sechemoko ohero uso e ndara kata bath ndara kuonde ma ji nego owuothe. Koro ndalo ma giuso kamae. Giuso ka ging'eyo ni mano en loko mar oken maber gi chik ok dhi maber gi chik. Koro ka gineno ka apisa manego bedni ng'iyo weche mag ndara go biro sechemoko gilawre kodgi nikech ging'eyo ni okonego gibet kanyo. Koro ka gibet kagiuso kanyo gibet kagiuso to ka gineno apisa go kabiro to giwuok gi ng'wech ka giting'o gikgi nikech ging'eyo ni gitimo gima rach.

Wan gi chiro moro machiegni gi kuma adake, kuma kidhie inyalo yudo chiemo maler ma e koka oa e puodho, ahinya olemo, kata nyanya, kata kitungu, kata hoho nyaka rabolo. Kendo inyalo nyieo gik mang'eny, kidwaro chiemo maler kidwaro chiemo maber kabisa nyaka idhi e chiro. Kendo e chiro be iyudo ka iuso gi e bei mayot san. Ok ito gi pesa m ang'eny kaka inyalo tiyogo kuom joma uso gik moko kaka chiemo e bath ndara, nikech gin gidhi e chiro ginyieo e chiro ka gisenyieo e chiro koka gibiro uso bath ndara. Koro ka idwaro gik moko e bei mayot, e nengo ma piny kabisa idhi e chiro.